Mamwe ma mathomo marĩa makoragwo makĩneanwo university -inĩ wa Multimedia, nĩ mathomo megiĩ ũmemerekia, na nĩmo mekĩrĩirwo na njĩra nene. Mangĩ marĩa makoragwo magĩthomithio kũu nĩ maũndũ megiĩ biacara, oro ũndũ ũmwe norĩa andũ mangĩkorwo makĩruta wĩra wa biacara. Ona mathomo ma acturial science no mamwe marĩa makoragwo makĩneanwo thukuru-inĩ ũyũ wa mathomo ma igũrũ ma university wa Multimedia. No ĩndĩ ũmemerekia nĩyo ngo nene ĩrĩa ĩkĩrĩirwo na gĩkĩro kĩnene thĩiniĩ wa thukuru ũyũ wa university wa Multimedia.

Nĩ mĩhang'o ya andũ marĩ mĩhang'o-inĩ yao ya o mũthenya, angĩ makĩendia indo ciao, na arĩa angĩ magĩthiĩ oro na mbere na gũkorwo mathiĩte biacara-inĩ ciao, na arĩa angĩ makiuma biacara-inĩ ciao. Nĩ mĩhang'o ya andũ ya o mũthenya ĩrathiĩ na mbere makĩmatha kĩng'otore, makĩonjorithia, na nĩ ũndũ ũronania gũkũ andũ matirĩ na wagagu oro wothe wĩgiĩ mathĩna ma kĩũgitĩri tondũ andũ mena thayũ na gũtirĩ andũ maronania marĩ na wagagu oro hanini, mĩhang'o ya o mũthenya maramĩtwarithia na mbere gũtarĩ na thĩna oro wothe na nĩkĩo maroneka o mũndũ arĩ cuguri ciake, o mũndũ athiĩte, o mũndũ athiĩte bacara-inĩ, arĩa angĩ nĩ kuma maumĩte, arĩa angĩ nĩ kwendia marendia na arĩa angĩ nĩ kũgũra maragũra.

Nĩ kĩonekaga magooti-inĩ na makĩria kĩhũthĩkaga rĩrĩa harĩ na ciira ũratuo, na mũcirithania nĩwe ũkoragwo ũkĩhũthĩra nyundo ĩno, na nyundo ĩno nĩyo ĩkoragwo ĩkĩonania gũkindĩra itua rĩa mũcirithania. Nayo ratiri ĩrĩa ĩrĩ haha ĩkoragwo ĩkĩonania rũri rwa magooti, atĩ wĩra warwo nĩ gũkorwo rũkĩiganania na gũtigĩrĩra andũ othe mũci, mũthitangwo na mũthitangani nĩmaiganana na njĩra ya kũgĩa kĩhoto. Na maya namo nĩ mabuku megiĩ watho either gatiba kana kũrĩa andũ makoragwo makĩandĩka. Koguo nĩ kĩhũthĩkaga kaingĩ rũrĩrĩ-inĩ rwakwa na njĩra ya gũkorwo nĩkĩhũthĩkaga harĩ gũtua maciira na kwĩganania maciira gatagatĩ ka mũthitangwo na mũthitangani nĩgetha hangĩkorwo hena ũru wĩkĩkĩte mũndũ agakorwo akĩamũkĩra kĩhoto gĩake, nagwo nyundo ĩno nĩya gũkindĩra atĩ itua rĩu wona rĩa tuo nĩrĩo rĩagĩrĩire.

Kĩrĩa kĩroka mecirĩa-inĩ makwa nĩ kũgacĩrithia kwa wonjoria, tondu hari na andũ mararuta mangotore mao thĩinĩ wa Atm, iria ikoragwa ikĩiga kana ikĩrutwo mbeca nĩ mũndũ ũrenda gũtwarithia wonjoria wake na mbere either, hena kĩndũ arenda kũgũra, kana hena kĩndũ arenda kũrĩha, na nĩkĩo okĩte haha gũkũ nĩ kũonania wonjoria nĩ mũgacirũ, na andũ nĩ metĩkĩtie nginya ũigi wa indo ciao bengi-inĩ, na ni mehokete atĩ no makorwo magĩciruta ndagĩka oro yothe na harĩa marĩ. Koguo nĩ kĩndũ kĩratũma ndĩcirĩa wonjoria nĩ mũgacirũ na gĩkĩro kĩnene.